Application ee passport application e driving licence application e visa ntokiting pookin naiusu governement nepiki padlock, Pin

Ore enaasita ele tung'ani naa kegira aing'orr enkadi e bank niirony esimu enye apik nena amba ajo impisai eyieu nitau te account enye arashu impisai eyieu nirriwaki account. Naa kelio ele tung'ani ajo keen oleng', kegira asipu ajo kainyioo kuna amba naapikita.

Yiolo eng'eno niyieu, na lasima piyiolou aitumia esimu, yiolo aisuma amu teniyiolo aisuma, nidol naa aisum kwansia enedukuya mpaka enemusho. Teniu nirriwaki oltung'ani ropiyaiani, nipik enamba enyenyek, nitumoki airriwaki. Neniu nintau ropiyaiani, nipik inamba e agent nipik, nintau ropiyaiani. Yiolo eniyieu ninyang'u credit ,nipik amount, ninyang'u. Yiolo te M-shwari ning'uraa ajo ekinchori limit nabaa. Yiolo lipa na mpesa,

Tenadol enabae, na kayiolou ajo ketii enkisuma oloing'ang'e, venye nagira enkop aendelea. Na tenepuo ntekei, arashu imelii, na te bahari ,neyiolouni enetiu oloing'ang'e lenye. Enaa te AIU, neyiolouni ajo kaja etiu oloing'ang'e eton eitu shori ntekei meshomoita.

Mikiata yiook ewunore sapuk olchambai kake wore ilkuti lotai kepuoi ake newuni nepuoi akesu tolchambai neponunui amir enaa olchamba ake obo sapuk nayiolo temurua natii

Ene tipat ena bae amu keyau enkanyit toltunganak botorok orkutitik .yiolo ena kerai kegira angasaki orpayian botor teninye. negira sininye ilo payian angamu enkerai te nkanyit nitodolu ajo kibotor teninye.

Ene tipat embae e KWS tormanyara lang peingor ingwesin ,neingor masingira aang nikitum enkop natii enchipai netii pooki toki.

Tenisum oltungani computer neyiolou ataasa ena siai, neyiolou ataasa repair tenetaasa engineering.

Ekenyori ena bae amu enebaya oltungani oji neemisho ashu ine wueji neemieki ,ntodolu Ajo etubulua ilo tungani ,netayiolo majukumu enyenyek anaa tenee eselenkei nelo agelu tenaa olee neyiolo aingura ormarei te sidai .

Ore eninko tenintobir ormokimo naa iyier ake irpaek ooshal, niyier inkwashen ,nipik ,nindong' tenebo pookin ,ninyau imbenek ormalenke ,ninkoroga ,nepik ilo rangi onyori neaku ready penyae .